En kosoruek chechang ko ngap komite anan ketinye chepkondok ko chepkondok kokinekim ako bunyon amun missing' chang koimutik ee yeiribe chito chepkondokuk anan rabishekuk ko missing' kosibokee ak chepkondok chetinye missing' koimutiet nemiten netai yo itinye chepkondok ii komoitebi en kaliet anan iwendote en kaliet niton ko amun chepkondok komi bik cheimuch kongu kole iboti chepkondok kongot konai bichuto chu koimuch kochorenen anan koimuch kebarin ak koibenen chepkondok, ko kit nebo oeng koimutyet neo yeiribe chepkondokuk ii komokoi iruu en kaliet ni ko amun ingitinye chepkondok ii komokonin komung amun ibwoti ile tos nyokeib chepkondochu, konguno koimutyet neo itinye chepkondet amun chepkondet ii kou oindet anan kineya itinye chepkondet chechang karan iman itinye chepkondok ii lakini kot itinye chepkondok komokoi itebi en kaliet amun kitonebwoti ibwoti chorik chenyokochorenin ako ngot kokemoche iyai ki chepkondok kochele anan koiku keny betut nekemach iboisien chepkondoshechon.

Kiy anan kakwautiet ne ae kandoidetap biik, sikotar ngelelnatet ap knetik eng emet, kochang. Cham ko missing, imuch kongelelso kanetik matikonet lagok, amu imuch komeche chepkondok, keteshi chepkondok kou mshahara keteshi koba barak. Anan koimuch kongeringen mwalimunink sukul. Anan koimuch eng kasarwek alak komami kitabusiek eng sukul. Ko nguno kito nemie netare kandoik ngelelnatet ap kanetik, ko kecheng ne oo nebo kanetik, atyam ipkongalso ak kandoindet. Kenai kole miano, anan nee nemeche kanetik. Ngotkomeche keteshi chepkondok, kekoshin keng'alalso kou biik che echen. Ko ngotkomeche keteshi mwalimuinik, anan ngotkomitei kiy age tugul nemeche nekaai kongelelso mwalimuinik, keng'alaldos, akekoshin. Amuu missing, miee kokakikoshin, sikotestai somanet. Amu ing emonii, mamii makiborune kuget anan makiboru luget puch ama-amasomanet. Amu ngomesoman, ko mutai makoi ieku chi. Nguno komiee ngolalso kandoik, ak kanetik. Sikokoshin kole nee, nekaai simatikonetso anan sikongelelso kanetik.

Ortinwek cheimuch keboishe yekiipchin tukuk olik koitchin eng kasarta kochang ortinwek che imuch keipe ak tukche imuch keibe. Kito netai imuch icheng otko alindetab tukuk, koitchi alik ko imuch kocheny karit biichu. Nen'goal tukuk koitchin akoi ole mitei alik. Kio netai ne tos koyai chito neoldoiushei. Ko nebo oeng, komuch kocheny kou pikipikit ngot ko machang tukuk chotok komuch kocheny pikipikit akoipchi. olik konyumnyumi kasarta ako maibei kasarta neo. Ko ngot ko tukuk chjenyikisen cheu semendi, cheu karnok, akmabatishek kechenyei kito neo mising kou lorit. Amu lorit, kinde simendi kinde kila kitu ak karnok atio keipchi ngotko kamachei chito kotech koot anan ko akot ko kamachei olindet ne kamachei koal tukchutok kotech koot keipe kito neu lorit ak keipchi ukuk ako ngeyai kou nook koitchin olik eng kasara.

Bokomonut yokimunkyin lagok en saaishekab somanet ngamun ii lagok ii kongetos anan ngete okilitab lakwet ngosoman mising ngosir saaishek oeng anan kosomok tam komising kasarta anan saait neimuche kosoman lakwet anan sait nemuche kosoman lakwet anan neimuch okilitab lakwet kosomani kosaishek oeng ko ngunon Cham komie yokekochi sugulit dakikoshek tamani anan ko tiptem komungso en sang ko ngunon ngot komungso lagok kounon kurerenso komongete okilit anan koimuch nyo kotakonam okilit tuguk chekineti ang ngunon angot koyai lakwet kounoni kongot kokineti hesabuki kongwo ipkomunyi nyokinet tuguk alaki komie anan kararan amuny ngap komuny okiliti konyokochopeke okilit kokeny nyokenet alak konyokonam alak chekineti ko ngunon kocham kokararan kikochi lagok kurerenso sikopet okilit amun okilit ab lakwet komoo amun memuchi koip chenyikisen ngisupen kou biik cheechen ngunon Cham kokaran yokikochi komuny kitikini sikomuny akine okilit Kondo nyokewek ndawek konyo kosomnso komuch konamokilit anan Nome okilit chekineti

Mising neranik ak lagok che mengechen, eng kasarwekchu, ko ateposhekwai ko kikowalak anan ter ak chebo kipgaa che kibo keny. Ni ko amun, kasarwek chekimitei ko kikotestai emen mau che kibo keny. Amu netai kasarta ne kimitei komi ngoroik, mi kweonik, ako chang tukuk che keamei. Kingisupe kasarwek cho kibo keny ko kicham kelochi muiwek. Ako ki makomi ngoroik, ako kicham kerue muito ako koraki anyun kasarta ni, kerue matiresit ak ketuchekei blanketishek. Ko nguno kasarta na ko kasarta no kibo keny ko kitam kekwerie tuga oinet ko ngun mising kesilchin tuga beek ndamun kikepal anoshek ak kikochin beek. Nguno ateboshek ab kipgaa ak chebo kasari ko ole kertoi neranik, ko kerei kole kaigai nebo kasari kosir nebo kipgaa ni amun, len kasarta nemitei ko kikotestai anan kikowalak emet. ko nguno kelchinoikab ateboshek, ko kikoterit nebo kasari kosir kipgaa. Amun nebo kasari ko makomi tegis kosir nebo keny. Ko nguno ko korom neb kasari kosir neb kipgaa.

Kiy ne ameche aaror ko petut ni kiawendi poishet kongete kaa akoi taonitab kaa. Ko netai ko kianget karon aungee, achopgee koyekatar acheng' pikipikit. Acheng' pikipikit aweakoi masta ole kile kapchemuriet. Ko kapchemuriet ko siling konom. Ye ami kapchemuriet alany karit newendi akoi taonit nebo kaa. Ye amite taonit nebo kaa ko Eldoret alipan siling pokol. Ko ole aaei poishet ko maloo mising ak ole kiashukanee. Apun keldo akoi yotok. Ko amuu ki betut netai awendi poishet ko kingaiit ketacha komie ako kiapaipaitu. Ketachena chaik ak makatiat. Aamishe, ye kaatar aamishei kechengwa chito neiparwa ana neiarorwa akopa kimasatak anan olotok aaee poishet. Ye kimite koporwa aroo oleu olotok. Ang' ye kaatar kekona ngoroik anan che kilochi ya kiaei poishet eng yotok. Ko yekaatar kakekona ngoroik ako kakiporwa kekona kadit netindoi kainennyu ak tukukuchuk koparu kole imuch anan aaei poishet eng yotok.

yeichobi chii ichobe imbaar iih kochang oratinweek cheibesendoii, anibesenii chepkondook ngele metinye chepkondook iih ak imoche ibesen chepkondook asichob ngaleek ab imbaar kochang oratinweek, amuun netai koimuch isoom chorwa chepkondook ogosyine kogagoon elibushek oeng, elibushek somok kosubgee ak imbareengung iih ko ngogoon chepkondook iih ogosyine kole iwekyinii auu angot ko tyaan itestini kii barak iih anan ngot iwekyinii kouu noton, ko kiit nebo oeng iih koimuch isoom tupchengung ngo kababa nengung, ngo kamama nengung neotupche, ko oreet nebo oeng neimuch isoom ibesen sichobeen imbareet, ngo nebo somok komuch isoom chitaab kokweet amuun chitab kokweet iih ko chi notoretigee atkaan tugul, imuch isoom chitaab kokweet sikotoretin, ko nebo angwaan iih koimuch isoom bangeishek chu amuun chang bengishek iih koeguity anan ko mising kosubkee ak chepkondoo anan kitaam iboishen en bebgishek noton chegigureen lonishek atyaan ogoshine ile iwekyinii auu, ngunon mising iih besenwogik kochang anan mii artinweek chechang kosuub kee ak chito.

Mising yo ngoet sokat anan kemi kasarta nebo sokat. Akot yo kait sokat eng emet ab kenya, ko takomi anan chang koimutik. chemi amun koimutiet komi eng kila kasarta. Ko nguno ne tai koimutiek chemitei ko n'galekab ab ortinwek ak mising chepkondok amu chepkondok ko kiy agetugul. Amu magoi kiai kiy ama chepkondok, amu magoi ilachkei ama chepkondok ko magoi testai emet ama chepkondok. Ko nguno mising si ko testai emet, komachei emet chepkondok kobun biik. Amun mising ketilei chepkondok eng mung'aret neaei biik Ko nguno ye kakikochi mushara biik, ketile chepkondok. Ko nguno sokat ko mising chechang sikobit ng'alekab chepkondok. Chepkondok ngelipan serkalitab kenya ko kasitab serkalini koyai boishoni, eng oratinwek ako mising ko kiy age tugul. Kosupigei ak kianai ole maktoi biik ab emet amun kikolipan chepkondok ko nguni komachei ak icheket keyachi boishonik kou chekichopchin oratinwek, kechopchi sipitalishek ak tukun che chang.

Tuguk cheimuch koaei um sukulishek chebo university, sikomuch koai kipsomaninik chebunu ematunwek che loen, kochang tuguk che maktaatin kwai kou sukulishek chu. Amu missing biik anan kipsomaninik chebunu ole loo. Ko ngobendi ematunwek alak, koimuch komengen anan imuch matindoi choronok ako matindoi tilianutik. Ko imuch kotai ko missing, ko suppose kochop sukulishek anan suppose kotindoi sukulishek um kimaswek anan korik chapkobe kipsomaninik chut. Ko ngotkotinodi sukulit, ngotkochop sukulit, ko miee amu akoi kotepso anan somandos kipsomaninik chu bunu komaswek che loen ako makoi konyo orit. Ko kito nebo aeng, ko suppose komite kalyet, komite barak. Ko sikomii kalyet, ko missing komaktaak kokase sukulit um biik cheribe kalyet, kosir ing changindo sikotepso um kipsomaninik chutochu bunu kimaswek che loen, matikonyokoritu. Amu mie missing komii klyet amu ngomammi kalyet, komami kiy netesetai. Ko miee nguno kochop sukul anan kocheng biik chechang che ripsei eng ng'alekap kalyet. Ako miee kokeny kotach bichutochu, kotach kuu kipsomaninik alak chebunu kima-kimaswek alak. Ako mayikomi ne tikelen oo ngoo ko mining ngoo anan bunu ano age kobunu ano age.

Kongobet ee teknolojia en taonishekab kurkat ii, kokotoret komoswek cheoo akong'em komoswek alak, ko missing kokotoret amun cham ko lagok kimotokotoreti sigik ,ni ko amun ki lagok anan lagok chechang kokobendi taonishechu nekong'etos lagok kwamis akobaa amun kasarwek anan kasarta nekimiten kobo teknolojia koo cham ko miising cham ipkoyoe tuguk chemokoronen anan tuguk chemaktootin kosipkee ak ng'alekab teknolojia ,ko missing ko ngunon kongobet ii kokotoret lagok sikotepso en gaa akotoret sigikwak, koo kita nebo aeng ko kong'em lagok chemengechen anan cheto komengechen amun koni komokoborchin kii nekararan lagok chemengechen amun ni kokngoro lagok chemengechen ii kokase takyai anan komachengot akichek konai missing akobo teknolojia inii kongonai anan amun teknolojia kobo kasari kong'eme atebosiek chebo lagok chemengechen amun ne mutai komokekonye kotakemandaen lagok amun ngot kong'emokis atebosiekab lagok koto komengechen ko ndap koekitu komotokek biik chebo mutai chekokimoche kotoret sigikwak ii yon ko koosekitu, kotoret biikab kokwet ako toret chitugul akoi chi nekimandaen ana koik chi nesobot en kenyisiek chebwonee eng tai .

Roptap let, eng sapetap eet, ko korom. Ni ko amu missing, mitei kasarwek anan arawek che mamii ropta, akocham kobetos anan koromitu ng'alekap amitwogik eng kokwatunwek. Ko nguno, tuguk che tos kwai biik anan chetos kwai biik ap kokwet, ko kararan yekakigol tugun kou ndisinik. Ko missing ndisinik, komatameche beek amu angot eng kasarwek cho mamii ropta, kote-koteptos anan bitos angot ko mamii beek. Nguno ko kararan yekakigol ndisinik chechang, ako kararan yekakigol bandek, singoit kasarta nobo roptap let, komite tuguk che-che keame. Atya keteshi ku tuguk cheu mukandek akegol robwonik. Amu missing robwonik, kou tuguk che toreti missing aketeshi piasik. Nguno nge imuch ichop piasik ak robwonik, koimuch iam karon anan iam lanji, neimuch nemeimigei anan makikorori ng'alekap amitwogik. Nguno kokwotunwek, anan biik ap kokowtunwek, ko suppose koro boisoni missing. Sikekirinda ng'alekap amitwogik. Amu amitwogik, ko kiy nemeche borto karon, akoi anan kila betut age tugul, komeche borto amitwogik amu magoi iyai kiy, amaiamisie. Ni ko amu borto komeche amitwogik siyai boisiet.

Etunetab taonishek en komostab murot katam eng emetab Kenya, ko kiwal ateposhekab biik. Niko amun ki ngoet taonishechu kowalak boisheabt biik ni ko amun eng emetab Kenya ko chang biik chemotindoi boishonik cheyoei anan mung'areshek. Ko nguno ngoet taonishechu kong'et biichu, kotoi biik che chang mung'aret. Ko chepyosok kotoi alake kokol ingwek asi koalda. Kokol alake mananasisiek, kokol ndisisiek ak tukun che chang. Ko ni amun, kin'goet taonishechu, kochang'oitu biik mising. Ko ngo tesein tai kochang'oeitu biik, ko biik che chang ko machei tukun che amei, ak tukuk che kiboishe eng sobet. Ko nguno kiwal sobetab biik. Nekatatikotepsei puch eng kurgat, ak keruiyo kityo ak koek biik, chemung'arainik kosupkei ak ni, amun imuch kochop chepyosok akot bandek sipkealda ko ngealda bandek konyoru chepyosok asnan nyory biik chepkondok cheimuch kelipane sukulit siko somanso lagok. Ako much keale ngoroik chekilochi ako kokeny kemuch keale tukuk che kiamei anan che kiboishe kou sabunishek mwanik ak tukun chechang. Nguni kiwal ateposhek.